Ũharĩrĩria wa mũgũnda nĩ ũkoragwo ũrĩ wĩra mũingĩ harĩ mũrĩmi, kũrĩa nĩ abataraga gũkorũo ambĩĩte agacimba mũgũnda, agacoka akenja mĩtaro nĩ getha akahanda mĩmera yake mĩtaro-inĩ ĩyo, na nĩ getha kũngĩtua kwara no aitĩrĩrie maĩ mĩmera-inĩ ĩyo.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩmi wa mĩmera ĩtukanĩte, ũrĩa ũbataraga mũrĩmi kwamba kũharĩrĩria mũgũnda, agacoka akaũgayania harĩ tũcunjĩ tũnini tũnini, kũrĩa acokaga akahanda tũcunjĩ-inĩ tũu mĩmera ĩtiganĩte, nĩgetha agakorwo ena magetha ma kũigana.

Mũmera ũyũ nĩ ũmenyagĩrĩrwo na njĩra nene, na njĩra ya mbere ya kũmenyerera mũmera ũyũ nĩ kweheria ria kana kũrĩmĩra, nĩ ũcokaga ũkaheo maaĩ ma kũigana nĩgetha ũgakũra na njĩra njega, ona ningĩ nĩ ũhũragwo ndawa ya ria na mbaa.

Mũndũ ũngĩenda gũkorwo akĩrĩma mboco, nĩ arabatara gũkorwo ena mũgũnda mũnoru, na wĩ kũndũ kwĩna rĩera rĩega rĩa ũrĩmi wa mboco, na mboco nĩ ihandagwo na macini, na ikũraga thutha wa mĩeri ĩtatũ nginya ĩna, nĩho icokaga ikagethwo.

Mbica ĩno nĩ ndĩrona nĩ Huduma Center ya kauntĩ ya Kisumu , harĩa ndĩrona aruti a wĩra a Huduma Center ĩyo, hamwe na abithaa a kũiga ũgitĩri arĩa mateithagĩrĩria harĩ kũiga ũgitĩri harĩ kauntĩ ĩyo ya Kisumu

Ngamĩra nĩ nyamũ ya bata mũno, na ĩrĩa ĩrĩithagio nĩ andũ arĩa maikaraga kũndũ kũrĩa kũũmu, nĩ gũkũrwo nĩ ĩrĩ na ũhoti wa gũikara thikũ nyingĩ, ĩtarĩte ona kana kũnyua maaĩ, na ningĩ nĩ ĩrĩ na ũhoti wa gũthiĩ ng'endo ndaihu, ĩkuĩte mĩrigo mĩritũ.

Waaki wa indo cia cuma nĩ ũhoro wa bata mũno ũrĩa wĩkagwo nĩ andũ arĩa mathomeire ũhoro wa gũcinĩrĩra, o na kana waaki wa indo icio, na nĩ mahotaga gwaka mĩrango, ndirica,o na indo ingĩ cihũthĩkaga harĩ mwako iria ciakĩtwo na cuma.

Abithaa ũyũ wa thirikari nĩ aroneka anyitĩte mũhũri, ũrĩa arahũthira kũandĩkithia andũ akũrũ, arĩa mokĩte kwĩandĩkithia harĩ mũbango wa thirikari, wa kũheo mbeca, cia kũnyitĩrĩra mabataro mao.

Gũkũ nĩ thibitarĩ, kũria kũroneka kwĩna arigitani ana, atatũ ao maikarĩte hamwe gũtarĩ ũndũ mareka, na ũmwe wao nĩ aroneka agĩshugurĩkĩra mũrũaru, ũrĩa wũikarĩte thĩ gĩtĩ-inĩ na nĩaroneka tarĩ mũrũaru mũno.

Niĩ ndĩ ta mwendia wa duka nohote gũtara mũgũri, mahinda marĩa mega ma kũgũra indo cia kũrĩa, ona ningĩ indo iria njega cingĩhota gũteithia mwĩrĩ, ona ningĩ mahinda marĩa mega indo citarĩ na goro.

Gũkũ nĩ kũroneka kwĩna maambura, kũrĩa andũ macemanĩtie, na makambĩrwo hama iria andũ maikarĩte thĩ na angĩ makarũgama, kũrĩa mokĩte kwĩrorera indo ngũrani, hamwe nacio irĩ matinga ma kũrĩma.

Rĩrĩa mũndu arĩkia gũkua kana kũhurũka, nĩ atwaragwo nyũmba-inĩ ya kũiga andũ arĩa akuũ, na kwao nĩ gũcokaga gũgacemanio kuuma mũthenya ũcio ahurũka,o nginya mũthenya ũrĩa agathikwo, nĩ ũndũ wa kũũmĩrĩria andũ arĩa maatigwo.

Andũ a itũra nĩ maroneka gũkorwo macemanĩtie, na magathura mũnene wao ũrĩa ũramaarĩria, maũndũ ngũrani, mamwe mamo marĩ ũgitĩri wa itũra rĩu, kũrĩa gũkoretwo kwĩna ũici wa mahiũ maingĩ.

Rĩrĩa mahinda ma kũhanda ma kuhĩrĩria, arĩmi nĩmaharagĩrĩria mĩgunda yao na njĩra ya gũcimba magacoka makenja mĩtaro, ĩrĩa macokaga kũhanda mĩmera yao na nĩgetha rĩrĩa kũngĩtua kwara, makahota kũhe mimera yao maaĩ mĩtaro-inĩ ĩyo.

Thamaki ĩno ũrona haha, nĩ thamaki mũthemba wa Tilapia nanĩ ũrona nĩ thamaki nene, ĩrĩa ĩkoragwo kũrĩa kwĩna maĩ matheru, na nĩ thamaki watua kũruga ĩna cama mũno, we na bamĩrĩ yaku mũkũrĩa mũhũne

Mũrĩmi rĩrĩa agũtua kũrĩma he maũndũ maingĩ mũno aroraga, mamwe mamo marĩ mbura ĩrĩa ĩtanyitwo kura, gicigo kĩa mũgũnda kĩrĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri, maĩ marĩa mabataranĩtie gũkũria mũmera ũcio, ohamwe na mbegũ ĩrĩa abangĩte kũhanda.

Rῖrῖa mῦrῖmi arenda kῦharῖria natharῖ ya thῦkῦma, nῖambaga agacimba, agacoka akaringa ringa mabῦrῦ macio makahinya magatuῖka tῖri mῦhinyu, agaitῖrῖria thumu agacoka agaitῖrῖria maaῖ nῖgetha agacoka akaiga mbegῦ ciake cikambia kῦmera.

Mwendia wa makorobia ndĩrenda ũnjĩre ikorobia rĩrĩ nĩ mbeca cigana? Ikorobia rĩrĩ nĩ ciringi mĩrongo ĩrĩ. Nĩ kĩĩ rĩagĩa goro ũguo na ti rĩĩru? Ikorobia rĩrĩ nĩ mũthemba wa hass na wona wagũra matatũ, nĩngũkũongerera mangĩ merĩ.

Thibitarĩ cia kĩrĩu gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ iteithĩtie mũno harĩ kũiga ũgima mwega wa mwĩrĩ wa andũ, harĩa iteithĩtie harĩ gũthima mĩrimũ ngũrani, ta mũrimũ wa cukari, mũrimũ wa mũkingo, hamwe na mĩrimũ ĩngĩ ĩkoretwo ĩgĩthĩnia andũ ethĩ hamwe na andũ akũrũ.

Mwendia ndῖrarῖ haha mῦthenya wa ira, ndῖrokῖte kῦgῦra mῦtῦ wa ngano na ῦranyenderia, ndirakῦnete ciringi magana matano, ῦracoka ῦranjokeria mbeca na ndῖronire ta itarῖ njiganu, kaῖ mῦtῦ ῦgῖte goro atia?

Rĩrĩa keki ĩgũtinio, nĩgũkoragwo na ũkũngũĩri, ũrĩa ũrehaga andũ hamwe magacoka magakenanĩrĩra hamwe, na rĩu nĩ nguona aruti a wira a kambuni ĩno, macokanĩrĩire mena gĩkeno kĩnene, kũrĩa maroneka magĩkũngũĩra ũndũ mwega ũhanĩkĩte.

Thibitarĩ cia kĩrathi gĩa thĩ nĩ iteithagia harĩ gũkinyanĩria motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ, kũrĩ aikari a matῦrainĩ na icaginĩ na nĩguo kũgirĩrῖria ikuũ iria irehagwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumagĩra kũu matũũra-inĩ na nginya icagi-inĩ icio.

Ũrĩmi wa kĩrĩu wĩna ngũrani nene mũno na ũrĩmi wa ndũire, nĩ gũkorwo rĩu arĩmi nĩ nĩ marakorwo makĩhũthĩra macini, hamwe na kũhũra ndawa cia kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga mĩmera, ũrĩa ũtahũthĩkaga hau kabere hĩndĩ-inĩ ya ũrĩmi wa ndũire.